Ore entoki nalotu indamunot naa njere, ore enakishopo ena selenkei, ashu ena kuso, naa enaitodolu njere keetai osirua oatai. Na ina piidol ishopo imasaa, nishop ampaka irkarash. Neeku naa kitodolu ajo ketii osirua ogira aiendelea.

ore ene dukuya naa nchere, ore ena picha negira aitodolu ilaasak le siai le benki. ore ena benki naa ene stima sacco, nashumie oltung'ani iropiyiani enyenak. ore ebae etipat ena duo benki, naa pre inaduoo pisai inono naisudoro. naa itum interest ashu divident.

ore ninye ene dukuya naa ore ena pisha naa kitodolu intasati ashu olorere, egira aaoku enkare, nidol naa ipanka ilainini tooljiitii, egira aaoku enkare tolchampa. ore ebae etipat naa enkare entoki etipat tene, amu meetae enkishui metii enkare.

ee kanyoraa naleng' ajo ore iropiyiani te mpesa, naa ninche naaserina, alang inaanapi too nkaik, naa ena sababu, ore iropiyiani ninap, too nkaik, nelelek iminie pooki kata, arashu dii ninye intumia te nkoitoi niminteiki duo. kake ore iropiyiani te empesa, nemeeta eninko pee minie amu esimu naa etii, kegol empurore too ropiyiani e mpesa amu, ore pin naa siri oltungani.

ee aiminie naa ena ataasa. ore enkata naiminie impisai te simu, naa oltungani laayiolo laatupuro, olchore lai apa loowa esimu ai ashu ketudumua ake airura naa keyiolo pin empesa nereu iropiyiani, najo naa inyiototo eterewa iropiyiani nejut irmeseji pooki.

Ore inkarn ontoyie temurua ang',na keetae Nosim, neetae Seleyian, neetae Moloyian, neetae Tankues, neetae Namayian. Ore tenkarn olayiok, neetae Lelit, neetae Sumare, neetae Koyiaki, neetae Mpotela, neetae Oloodo.

Ore terikore, neetae erikore orgavanai, neetae erikore orbunkei, neetae erikore olorika loontomonok, neetae erikore olorika le senator ,neetae ta akeyie pilo ayiolou olorika le mca, nitokini aku ore tomuruak na keetae ilorikan lolaiguanak. Nebayie eetae olorika le lormusee lorkijiji.

Ore entoki nadolita tena picha naa njere, kadolita ilarikok ledukuya lolosho le Kenya, etii olarikoni na ninye oiterua aaku o rais lele osho le Kenya, Kenyatta, eboitare Tom Mboya, naa ilarikok apa kulo le Maumau oautua erikore olosho olosho le Kenya.

ore ene dukuya, nadolita ilaasak, lesiai, egira aadung' keki, naa ore entoki etipat tene, naa enaduo keki nadung'itoi, amu kitadamu naa einoto eyapa oltungani, naa kesidai tenepuonunui aisherekea tenebo.

ee kaidim atolimu ajo kainyioo nagira aasa, naa nchere adolita oltamoyiai, te sipitali, etii eruat. naa ore ele tamoyiai naa kerish oleng, icu etii.aa ore taa icu naa emashini nikncho enkiyang'et.

ee kaata engeno oleng' entoki nadolita, aa ore entoki nadolita nanu tena picha, naa olola oing'uaa kilimall, ojo parcel, ogirae aayaki oltungani oinyang'ua otii juja. naa ore ena naa keesa, teninyiangu entoki tele duka oji kilimall tenkoitoi oloing'ang'e, nilimu ewueji nimanya, niriu ninche anaa parcel, mpaka ewuwji nitaaniki pee ilo adumu teine.

ore entoki naidim atolimu tene, nadoolta ilaasak lesiai, etii enkaji nabo, naa ore entoki nagira aasa naaa enkiteng'ena etii kulo, tung'anak lesiai, hoo duoo nemadoolta ajo kaa kiteng'enare etii kake, ketiu ana kegirae aitengen iladuo lesiai eripoto emakewon te saa esiai.

ore enaidim atejo, anyor oleng entoki nadolita, amu ore sababu edukuya nanyorie, ena library, naa ewueji nintoki oltungani alo atum, eng'eno saidi, enaduoo nikintenganaki arashu eniyiolo, aa nchere oe ena aji naa ketii ibukui oo mpukunot pooki. neeku ore pe ilo ing'oru engeno niyieu, naa kelelek itum tene ashu tiatua ena aji.

ore ake pee adol ena picha nelotu idamunot aainei, esiai naji enenkisuma. amu ore enaduoo pica naa kitodlu inkayiok esukuul, naitodolu ajo, kasidai enkisuma oleng'nisulaki too nkera amu kitobir enkishon enye e taisere, neeku ore entoki sidai oleng naa enkisma naing'uaa inaduoo kera.

ore ninye ene dukuya naa kang'as alimu ajo kainyioo nagira aendelea tene. naa ore anaa enaitodolu ena picha, nadoolta enkerai naidipa sukuul, arshu naji graduate o tooiwuo enyenak egira papai lenye, airorie olorere. naa ore enkoitoi naikunari ena siai. temurua ang',naa supukuu ake naijo inkulie pookin. kepuonu irmaasae aisherekea enaduo nyuaata niyawua, olowuaru amu neia ejo irmaasae. neirori tenetabautua lomon. ilchoreta loladuoo tungani oyawua olowuaru, isiasani arashu ilarikok tenetii. niro intoiwou oladuoo oyawua enkopiyia, niro naa sii ninye oladuoo otawua enkopiyia.

Ore enedukuya, nadolta ormurrani ogira airorie iltung'anak. Naa ore ebae etipat tene naa njere, aisidai teninteng'en olorere tenkiti toki niyiolo siyie nalo neret ninche. Nitoki aku aisidai teyie makeon, amu ekishet enaa oltung'ani, piitum ninye inagolon nintasheyie tedukuya iltung'anak.

ore entoki nalotu indamunot ainei tenadol ena picha amu ore ninye entoki edukuya naa adolita eselenkei nagira aisinanu oleng naa ore naa entoki nalotu indamunot tenidol naa kitodolu ajo keete shida enaduo selenkei arashu kekira adamisho naleng aa kelo ake nelelek eeta enetaase eiusu naa ormarei lenye arashu dii ninye esiai enyorrata oltung`ani lenye.

ore ene dukuya naa ee kanyor entoki nadoolta tene wueji, aa nchere, kitodolu ena picha ajo, ore ene naa park oo ng'uesin. naa eisidai tenilo amanaa nidol ing'uesin, amu etii nimidol ninye aikata te nkishui ino, naa eisidai tenilotu amanaa too wuejitin naijo ene naapiki inaduoo ng'uesin pookin.

Ore entoki nalotu indamunot tenadol enatoki, naa enkiguran apa nikiguran kira inkera kutitik. Ah ekiger irbokisi sapukin lijo kulo, likiguranie tosoitok, nitumurru eboita ang',nitoki aaku enkoitoi niboitare iltung'anak lirisiore aang'ar osim.

ore entoki nalotu damunot aainei tenadol ena picha naa nchere esiai enkwatata. ore esiai enkwatata tolosho le kenya, naa ebae etipat naleng' oleng. amu ninye oshi enkiguran nalo olosho, le kenya alo aishinayie teboo, neeki iyiook imasaa ooropiyiani kumok. tenadol, nadamu oltung'ani, akwetani oji kipchoge, otijing'a gins book of record tenkaraki enkwatata enye nakweta tooldaikani kutik oleng neitu aikata ees oltung'ani tena kop.

Ore entoki nagira aasa tene, nadolita ajo esiai enkiteng'enare. Eeta ake mafunzo naatai tenewueji, naa ina piidol ajo ore ilaiteng'enak netii dukuya ore ilooiteng'eni negira aatoni toolorikan ainining' iladuo tung'anak otii dukuya ninche.

Ee kanyor oleng' nanu irpaek opejo. Naa ore sababu nanyorrie, na emeloni ake naata. Netoki si aku ketii esiana odaiki nashet osesen, enaa carbohydrates.

Ore entoki nadolita tenewueji, naa enkoitoi orpolisi edijitali. Ah njere, ore esiai naas esiai orpolisi dijitali, na iidim atalikoi arashu ainosie ilomon, irpolisi tenkoitoi digital arashu we simu, nilimu entoki nataase, itu iyie ilo makeon enaduo police station. Neeku enkoitoi niidim atolikoi. entorronii nataase, tenkoitoi e digital nijo aitumia esimu namalasima pibaya police station.

Ore ormurrani oisul tenkop orjaluo yioloti tenkop musima, tolosho le Kenya o tonkwapin eboo, na olarikoni Raila Amolo Odinga. Ah ore ele murrani, naa keyioloti oleng tolosho le Kenya, erikito orkioma lenye le Azimio, nitoki si aaku ing'orua erikore e Kenya orais tonkatitin kumok napaasha. Nitoki aku etijing'a ilorikan kumok le sirkali, enaa prime minister arashu olarikoni lorministani tenkata e Kibaki. Nitoki si aaku ore ng'ole tolari otulusoyie lonkalifuni are otikitam ong'uan, ning'orua chairman lolorika le AU, oitasheki inkwapi pookin e Afrika. Neeku keyioloti oleng' ele murrani, tenkaraki naa history enye esiasa.

Ore apa eton itu eponu ilashumpa enkop, arashu olosho le Kenya, naa ore apa olosho le Kenya nemeetae olarikoni oitushulu olosho pookin. Ilaiguanak apa eetae le kila emurua, oitasheki iltung'anak lenyanak neutaa. Enaa ore tenchoto ormaasai, neeta apa nche irmaasai olaiguanani oji Ole Murumbi. Ore iljaluo, neeta olaiguanani oji Oduu. Orkulie kumok oitasheki ake iloshon opaashari. Neeku nejia apa etiu erikore, eton itu eponu ilashumpa enkop e Kenya.

Ore entoki nalotu indamunot tenadol ena pisha, naa imbaa apa nataasate intarikini tikam okuni olapa lenabo lelari lonkalifu are otikitam oimiet, peyie eoru sirkali ejaji sapuk Martha Koome, isikarini, neoru security sapuk, kake mikiyiolo ajo kanyioo apa nagira aasa. Neeu naapa ena olturia sapuk tolosho, tenkaraki naa ore sinche sirkali orjajii na ketaa intokiting kumok naas tolosho.

Eee kitanyamal irkiliku lenkinyiang`a enkinyiang`a ai tenkoitoi sidai arashu tentorroni aa kanyio? amu ore ake peeku keetay irkiliku torrok lenkiny`ang`a eipirta olosho pooki le kenya enaa naaji enkilepata oontokitin naa kitanyamal siininye enkinyiang`a ai naa tenelo pee eleleku ntokitin arashu pee elotu orkilikwai sidai lenkinyiang`a oontokitin nitobirr siininye enkinyiang`a tenchoto ai.

ore temurua ang namanya nanu naa ore ena siai natii ena picha enaa enadolita naa keji enkima oosoitok naa ore tenkop natii nanu naa isoitok okuni itoloki lijio triangle nitelekini emoti ninoki enkima orkeek neeku ore tenkop natii nanu naa isoitok itumiai aiteked ena duo moti.

Ore inkiguraitin nanyor iltung'anak ataas temurua natii nanu, naa enkiguran empira, enkiguran enkwatata. Naa keret si oshi kuna kiguratin iltung'anak tebiotisho amu, eng'as ninye alak iseseni lenye, nitoki aaku ore kuna kiguratin naijo empira, na kerishe iltung'anak imbaa kumok nijo eokoto orkeek, tenkaraki naa kitaa laduo tung'anak bisi tonkatitin kumok.

Eeeh, eton nanu aaaok irkiek liang naa kaom toonkoitoi kumok amu ang'a ninye aaku kaoki irkiek imotorik omuoi omamuoi amu keetai ake irkiek oonyor osesen neitoki sii aaku ore toonkulie atitin naakaok aokie emoyian naaata kaok olchani onyor emoyian naata tinakata.

Eeh, kajo nanu kesrian inkoitoi embeng'i te simu , naa tenkaraike enoitoi nabo, amu kore embeng'i esimu arashu impisai natii enaduo beng'i esimu naa iyie ake makewon oyiolo arashu kore pin enaduo beng'i ino naa siri ino makewon, neaku kegol pee etum likai tung'ani.

Enetipat enasiai naleng' amu, ekincho mpangilio enaduo siai ino, niyiolou ajo kai eima arashu koitoi eima impisai, pee iyiolou esiana teleleki oleng'.

Ore entoki nalotu indamunot tenadol ena picha, naa nabo ena obenkii naashum iropiyiani, na idim oltung'ani ainyang'u shares ,nipik sii iropiyiani inonok ashum, nitum interest tolarin arashu enaa sheria enaduo benki.

Ore entoki nadolita, ang'as ninye aku kadolita entim sidai o ng'uesin. Nitoki aaku adolita irng'atunyo otii dukuya egarri, natii ilashumpa eita impishai. Nitoki aaku ketii iloitikoshi kurum enaduo arri, netii na orbaribara.

ore anaa enagira ena pisha aitodolu, naa kadolita nchere ajo siasa etiiki. amu aikumok iltunganak, negira pooki aimariri oladuo tung'ani obo ogira airo tosipika, neeku siasa e campaigns etiiki tene wueji eitodolu naa ena kumoi ooltunganak.

ore enkoitoi nalelek nidim ainotie iropiyiani te simu ashu te benki, naa teniyata oltungani app enaduoo benki, amu ore app pee iyata naa itumoki airiu inaduoo ropiyiani, te benki arewaki olaini le simu ino .neeku app ake nikisaidia tereu iropiyiani te benki apik esimu.

Ore entoki nalotu elukunya tenadol ena kotini e Supreme, na kadamu enkata nawuaki orkesi peishunye egelare onkalifuni are otomon opishana, peyau Raila orkesi lonkurai atua ena kotini ,nelotu apa orkitok le kotini a Maraga apa tinakata, ai nullify inapa results ,neji naa apa pe igili egelare.

Ore entoki nadolita tenewueji, naa adolita inkera esukuul, nadolita egarri naewunye ashu nagira apoyie, nadolta si ormakanikai egira ashukoki inaduo chenji, ajo pee eked egarri arashu etadoutuo neeku kegira ashukoki balance enye.

Enetipat oleng' enasiai temurua amu, ore enabae naa olturrur oitasheki ilaisotuak lolosho le Kenya, tesiai esipitali. Na ore pitum egoloto esipitali, naa ekiidim ena kad aitasheki, tenilakita enaa enashaakino te sheria.

enetipat oleng ena bae temurua ang' amu ore apa ena siai, naa enkoitoi naitodolu ajo itubulua te keraisho ashu tesiai oo nkera, aaku oltungani kitok, neeku engae oitoi ena nailepie olauo tungani too damunot o tosesen pee eyioloi ajo etubulua.

ore entoki nalotu indamunot aainei naa ore ena kadi, naa enkoitoi naretie sii ninye olosho le kenya, ilaisotuak lenyanak too nkatitin, naayieu eretoto naaji naijo enkata emorua ,ashu enkata niyieu usaidisi. amu ore mpisai apa pookin nitushuma iyasisho naa ekipuonunui aaisho ena kata itomorua.

ore tipat, ashu ena tipat ena siai naa nchere, esidai sii ninye tenilo aisho osesen enashe. too siatin pooki naataasa amu, ore iropyiani niyasu itii esiai ashu iwuejitin pookin nitii, naa isidai ake sii ninye tenimpang' nibelekeny emurua, ashu environment nitii aitiship kewon.

Ore enedukuya, na ore ake pitabauni osesen ang',neel olayieni botor enaa menye. Na tenaa ng'otonye, neel oldung'oret lentasat. Ore ake peidipi, nepoi ang'ar ilomon, nelimuni sinye storia oladuo tung'ani, nelimuni ormarei lenye, intokiting' pookin nataasa apa nye akiti ometabau enewueji netabaua. Ore ake piidipi, nenukari sininye egirai amayianaa ajoki sere.

ore naa enaa enaitodolu ena pishsa, nadoolta oltungani, oibung'ita impisai, idolai. naa ore enkoitoi nidim aibelekenya kuna dolai too saai kutik oleng' naa iya ebenki sapuk e kenya e central bank nikinchori impisai olosho le kenya.

ore intokitin nadolita tene wueji naa empicha adolita oo nkaik ,oltung'ani, otooshoki ositima, neeku pisha o sitima loonkaik adolita, ena najo x-ray.